Uso alode kod olembe kaka nyanya, rabolo, otungu, maembe, machunga, rabond ateda, mokwogi, gin kod yuto maber. Nikech magi gik ma ji manyo pile pile ka gimanyo chiemo ma gidhi chamo okinyi, kata odhiochieng' katodhiambo.